Ndalo moko nayudo miyo moro mane ochando ne oonge gi chiemo, nene ochuna amiye cham gorogoro achiel gi mogo matin manodhi rego. Nochuna achako amiye pesa moro manonyalo dhi rego go.

Chudo mar ong'we yamo nyalo kelo dongruok nikech sama ng'ato timo chudo gi e ong'we yamo, nitiere pesa moko ming'ado sama ng'ato oro pesa to pesa ming'adogi nyalo chokore mabed mang'eny ma kata pesa midwaro mondo omi olos godo nderni nyalo yudore e yo mayot.

Jatuo: Ber laktar, achako aduogo kendo. Nwawinjore ni mondo aduog bang' juma achiel. Asetemo tiyo gi yedhe manindikona, to lokruok nitie kendo kaka ne wawachoni bang' ndalo moko to rem dhi dok chien, aneno kosebedo kamano. An be asetemo rwayo chonga ma niwacho narwani, aneno ka koro rem ok ng'eny kaka ne chon.

Nitie gima ne apuonjora e yo mane ok apar. Ne nitiere miyo moro ma naromogo to ne en gi nyathi matin kendo piny bende nolil koth bende nochwe, to oyuakna ni oonge kar nindo to en matek oonge kaka dang' okonyre. Nakawo miyoni madhigo ot mamiye kar nindo ma kinyne eka owuok odok kamanedhiye nikech otienono ne ok oyudo mtoka mane tere dalane. Koro bang' ndalo mathoth namoko kamoro tapo karomo kode mane okonya, koro mano ne apuonjora ni ber konyo wadu sama nie chandruok nikech kiny en emonyalo bedo nonyalo konyi.

Sama apenjo yo madhi osiptal to abromanyo ng'ato manyalo penjo samoro aromo kode e yo, kata arawo kamotiye kata ka en duka tabrochako gi mose. Achieng: Ber, ichiewo nade, ambe amanyo yo madhi osiptal okang'eyo, en gi kon mane. To bang'eno obiro pimona kama yo madhi osiptal nitiere, bang'e no abiro gone erokamano. Achieng: Erokamano. To abiro wuok mondo alu yo mosiemonano mondo omi adhiyo osiptal.

Yore ma itiyogo mondo omi ong'e kuonde ma ong'adne ji en ni, jogo ma tiyo e apis mag pogo kuonde biro kagisebiro kamoro kata ka en chiro to ging'ado ne ng'ato ka ng'ato kare ma ndik nyinge e buk kata e fom ma itiyogo. Kosendikni kanyo to kanyo koro bedo ni en kari, ma kata ng'atmachielo kobiro to kotim nonro to nyingi emawuok.

Gimane otimore manyalo paro ndalo ma ne an e sikul ahinya, en ni ne an e klas ochiko to noyudo ka e kokoyaw sikunde tam mokwongo kendo ne pod wan welo ahinya e sikundno to noyudo ka kar nyithindo ma joklas apar gariyo gi jo klas apar gachiel nosewuoyo e weche moko matimore e sikul kaka chiemo bedo matin, ok migi thuolo mar tugo gi gik mamoko. Koro nowang'o igi kara ne gipango ni mondo omi gigom kata gikel tulo e sikul, koro wan wapo mana kolornwa stima, kamoro amora obedo mudho, koko ne gore oko, wi mabati nibaye kite. Ne aluor matek maringo apondo e bwo otanda. Kinyne no ne ogol ji te mondo omi odhi dala nyaka kinde moko ma ne ibi konwa mondo waduoge gi jonyuol.

Gimane otimore e kinde mane pod atin ma wiya oknyal wilgodo en ni ndalo machon ninyisa ni kalayo e kitanda to idhi many thuol itwe e nungona. Koro chieng' moro achiel alayo, to mamua openja ni "ilayo?", tanyise ni ok alayo, to komulo lepa toyudo ka ng'ich kodhi kama naninde toyudo ka ng'ich. Ne ogola kogwen otera e but aora to okawa akawa pi mang'ichno oolo kuoma molwokago. Nolwoka gi pi mang'ich, chakre chieng'no poknachako alayo e kitanda. Mano e gima wiya ok ne wilgodo manotimorena kapod atin.

Gimatimore kae en ni, nyamrerwa matiyo e gwenge okelnegi gige mag tich kaka lewni magirwako, bege magitiyogodo nyaka simbe manyasani maginyalo tiyogodo, koro kar tiyo gi buk gikawo buk ema gikawo go nonro mag ng'ato kaka nyinge, kaka higa gi nonro te gi tuoche manyalo bedo ni chando ng'ato. Kar ndiko gi e buk, to sani gitiyo gi simbe mangi lony manyasani e ndiko nonrogo. Koro miyo kaponi gidwaro timo nonro moro kuom ng'ato, to bedo mayot okni ichuno ni nyaki iting'ri gi buge mang'eny gi kalembe. Koro ma en ng'iso ni pinywa osegoyo okang' mar yor ka thieth e gwengewa.

Tich mar miyo nyithindo manyiri taulo mag ria, nikod nengo e alworawa nikech mokwongo, gikonyo nyithiwa manyiri bedo makare kendo moritore e ndalogi magineno malo kata magidhi e dwe. Kendo gikonyo nyithindo manyiri yudogi e yo mayot kata okgitiyo gi pesa e ng'iewogi nikech iyudo ka anyuola moko onge pesa maginyalo tiyogo e ng'iewo taulo mag ria. Koro miyo nyithindo manyiri maaye anyuola moknyal bedo gi tich matek, kendo nyithindo manyiri yudo wichkuot matamgi kata dhi e sikul seche magidhi e dwe, koro tijni nigi nengo nikech okonyo nyithindo manyiri mane alworawa.

Kinde moro e gweng'wa ne nitiere miyo moro to jaode ne mer kabisa kata koa tich osea riembo mtokagi oyudo pesa moro to nokochopgo e ot, norawogo mana ka kong'o ma pesano rum te. Koro miyoni en be notemo mana dak gi amal; odoyo ne ji, olwoko ne ji lewni, omwonone ji. Koro nomako ich, kanonywol to noonge gi ikruok moro makare, kaka nochiem, kata kaka norwak nyithindo ne tek. Koro an naneno ni apogne lep nyithinda mane nitiere mondo omi nyathino otem konyoregodo koro ekaka nakonye.

An awinjo maber kuom lokruok mosetimore e yore mag dijitol mag keto kwayo kendo loso oboke mag ohala e okang' mar loch gwenge e alworawa, nikech oseketo tich obedo mayot kendo kata ka ng'ato nigi chandruok moro modwa nokonye e ohande, to yot mondo omi okonyre kendo odhi mapiyo, ok en gimoro mapod kawo ndalo kata kinde malach mondo kwayoni kata gima idwaroni mondo otimni timre.

Amosi. Ber ahinya. Ee to in nade? Antie maber en mana ni ngimana ema awinjo ka ok ni kare. Nyingi ngá? An Everline Atieno. Ija higni adi? Aja higni piero ariyo gi adek. Iya kanye? Aa kamoro ni Migori. To angó matimi? Awinjo ka wiya bara, denda oore, chunya lewa, to tiendena bende okwot. Nichako winjo chalni chakre kar ango? Chakre ndalo moko adek mokalo. Isetiyo gi yath moramora? Podi. Kare, kara wabiro odi, wabiro ori e ot mar pimo remo mondo wangé ane ni ango matimi, mondo wamanyni kaka inyalo konyori. Erokamano laktar.

Kaka abiro pimo sigana mamit mawuoyo kuoma, mar kinde mane adongo. Abiro chako gi gik mane wahero timo, ka ne adongo. Kaka seche moko, ne atimo gik moko ka aparo ni ber, to gikone obedo ni en gima rach, ma miya kum. Kaka nawinjo ndalo mane imiya kum, gik mane atimo bang' yudo kum. Aeto atemo wacho kaka asebedo ka apuonjora gi makosa ma asebedo ka atimo, gi kum mosebedo ka imiya. Aeto abiro temo lero gigo mane miya mor. Ma ok ni kinde duto en mana timo gigo ma chwanyo ji, kod gigo ma hinyo jok moko. Kaka ne wabedo gi osepena, kaka ne wasomo, gigo duto abiro wacho nikech gin gik mane atimo kata mane otimore na ka adongo.

Tudruok machiegni kaka oganda jomaasai kod oganda jokalenjin iyudo ni nitiere gikmoko mayudore e gweng' jokalenjin to okyudre e gweng' jomaasai to ntiere moko mayudre e gweng' jomaasi to okyudre e gweng' jokalenjin, koro iyudo ni sama gitimo ohala to gibedo machiegni gi jowetegi, gipuonjore kido mar oganda machielo kaka ginyalo dak kodgi, gik monego gitim, gik magikwero gi gigo duto manyalo miyo gibed ka gidak gi kwe kendo gitiyo kamoro achiel mok gilawre mokgigore kendo maonge koko. To maduong' mondo gimed siko kagiyudo dongruok kendo gimed yoregi mag yuto kinde duto.

Ndalo machon, ne iyudo ka, ka miyo yach, kata ka miyo pek, to itere ir ngát ma iluongo ni nyamrerwa mag gwenge ma nyaluo. To ne odhi, omulo ni iyi, ongíyoni kaka nyathi onindo. Ka nitie chandruok moro amora, to nodhi omanyoni yath. Ne gingéyo yiedhe mathiedho rariw, kata mamiyo kaponi nitiere chandruok moramora ma nitiere e iyi manyalo chando nyathi, to negi manyo kaka gimanyoni yath ma losre. To nyaka gi sani, mine mangény oketo geno gi duto kuom osiptal, kendo gichako dhi osiptal ka ka giseromo dwech ariyo kata adek, to kendo koro gidhi adhiya dwe ka dwe nyaka chieng'moro gikonyore. Ingiyo kaka nyathi dongo, kaka nyathi yweyo. Kochopo chieng'ma koro okonyore, to yot mondo omi okonyore. Nikech seche moko iyudo ka nyithindo moko dongo, ma chuno ni nyaka timne ngáma miyo bero. To chon cha to kaponi nyathi duong to en yo achiel no mong'ére ni nyaka nyathino kale, ma ka otamore, to ne nyalo kata kelo tho mar miyo gi nyathi. To sani lokruok osebedo nikech ji mangény dhiye.

Jotend didni osebedo motegno e riwo oganda, nikech sama nitiere gwenyruok moro e pacho, to iyudo ka jotend din biro ma puonjore gi oganda, ma gilem, bang' puonjuor e weche mag muma. Bange no nitiere jiwruok bende ma gimedo jiwo godo ji, ka gitiyo gi wes mag muma mondo ji omed dak gi hera, omed dak kanyakla, kendo gimed dak ka ging'eyo ni gin duto te, gin chuech nyasaye kendo onego bed ni gidak kagi mor, kendo ka gin jogo mawinjore kinde duto. To ber kagimedo timo kamano nikech, nitiere seche moko ma jachien nyalo kwalo ngáto, paro nyalo dhi mabor, ma koki yudo ngát mojiwi mondo mi imed chung' motegno, to geno mar ngáto samoro nyalo rumo.

Midhiero malich sani ma omako piny ngima, en achiel kuomgi en chieng' marieny, oro. Iyudo ni seche moko, chieng' bedo ni rieny matek ahinya, makata dhok tho, jamni tho, cham tho, dhano bende tho. Nikech sama chieng' rieny, mano nyiso ni onge chiemo, nyiso ni onge pi. Koro ngima mar gik ma tiyo gi gigi duto, bedo mangáu. Mar ariyo, ma omako piny ngíma, en kit kaka koth chwe, ka koth chwe to seche moko ochwe mangény, ma pi mwom kuonde ma onego bed ni gi bede. Ka en aora to opong, ma oywe kata miere mag ji gi puothe ji. Nam bende sani oselokore kama ne entiere, obiro okawo nyaka kuonde lowo ma ji odake. Koro ariyogo ema midhiero maduong', gi weche mag thieth. Tuoche odonje piny magala gala, ma seche moko, moko onge kata yiedhegi. Mago e adek kuom midhiero madongo ma omako piny ngima.

Jonjore timbegi richo, nikech ng'ama janjore nyiso ni en paro moro amora maengo en mar hinyo nyawadgi. Onyalo biro okawo giri ma in go, kosekawe githuon mano nyiso nokwale, to kosekwale to sa kuoni onyalo hinyi, to samo ohinyi oweyi gi rem, oweyi gasara nikech okawo gima nonego bedni konyi to in samihinyorini bende midong'go matin cha kata idhimanyo mondo idhi ichak ithiedhrigo. Jonjoregi lal gi ngimaji, giinyo ji, gimedo dhier kuom ji aeto gimono ji bende dongore nikech ng'ato nyalo wacho ni kayawo ohandani ka to jokuoge bro biro to gibirokualo mano nyiso ni ng'ato ok bi yawo ohala, koro dongruok madhibet e gweng'no bro bedo maonge.

Ber ma ikelo kod bedo e kanyakla, en ni mokwongo, kata ka po ni idwaro ombulu, to yot mondo jok ma obedo kanyakla ka oyud ombulu mangény manyalo miyo ngáto loch. Kendo, bedo e kanyakla, ka po ni rem moro nitiere, to ji nyalo timo solro. Ka ngáto sol matin, matin, matin, matin to iyudo ka, kata ne bed ni rem moro nitiere, to uyudo kaka uchopo dwaro mane nitiere cha mapiyo, ma ngáto ok ohinyore ahinya, kata samoro ngáto odhi ouso mwandune moro ma en godo dala. To bedo e kanyakla bende ber, miyo ngáto chopo kama odwaro, nikech ji medore paro. Samoro ngáto nigi paro moro mar timo gimoro, to ngáto nyalo chako wacho gima en be oparo. Koro koriw paro ariyo, kata pach ji ariyo kata ji adek, to iyudoni gimoro dhi timore maber mohingo kaka ne ipare gi ngáto achiel.

Yo monego wanyis godo hera ne nyithi kiye e gwenge wa, en ni kony moramora ma wanyalo bedo go, onego bed ni wamiyogi. Seche moko nyithi kiye gi dong' ma onge kata lewni, maonge chiemo, to ka wanyalo pogonegi chiemo ma wan godo, kata miyogi seche moko lewni kochopo seche mag nyasi kaka mar christmas to nyalo bedo maber. Aeto bende wanyalo jiwo gi. Ka gini gi puodho, to wamiyogi ajiwa moro, mar seche moko kata gik moko machalo kaka alot ginyalo pidho kanyo. Gikmoko kaka bando, mondo seche ma ikeyo cha, to gin be ginyalo yudo gimoro ma gikete lwetgi. Mondo omi wanyis hera bende, wanyalo miyogi kony sama ochopo saa chulo fees mar sikul. Wanyalo goyo negi harambee mondo omi gidhi sikul. Kendo kata pesa manyalo dong, wanyalo twangó negi godo uniform. Aeto bende wanyalo kelogi.

Chia mar siling mar Kenya osedok piny. Ema omiyo sani, ngáto kata nigi siling aluf achiel, to iyudo ni en pesa matin makata kidhi go chiro oknyal nyiewo gigo ma ngáto de bed ni dwaro ma tieki. To mae oseloko ngima mag oganda, nikech nitiere kaka ji ne chiemo ndalo moko, to sani kaka gik moko bech gi oidho, kaeto chia mar siling bende odok piny. Koro mano nyiso ni pesa ma ngáto oyudo, nyalo mana nyiewo gik matin ma ok nyalo nyiewo gik moko ma chunye gombo te.

Ka jiranda nigi chadruok e yore mag yudo pi, to abiro miye paro moro ni mondo okwong ong'i ane, olwong ane jalony maloso pipe mondo obi ong'i ane ka dibed ni paibene mag kelo pi ema nigi chandruok, to ka mago oseng'i ma chadruok ok oyudore e pipe, to abiro jiwe mondo odhi e kambino mar keyo pi mondo onyisgi tabu mantiere kata kapo ni ong'ad pi mabiro e ode, to ong'e gimomiyo ong'adi kata kapo ni en chudo mapok otim, to ochul . To kapo ni en ng'ikruok moro mar masin to mondo olosi.

Teknolojia lokore e ngima marwa odiechieng' ka odiechieng'. Nikech ndalo machon, ne iyudo ni simbe ne nitiere, to ne okinyal oro video, ne okinyal ngíyo gik moko, ne okinyal donjo e mbui. To sani, okel, lony ma nyasani okelo simbe, minyalo donjo go ei mbui, itudori gi ji, e facebook, e whatsapp, ma unyalo kata wuoyo ka unenoru. e video calling. To ndalo ma chon cha, ni yudo ni mondo iyud network mar simu kata ki gocho, to ne tek. Ne nitiere mana kuonde ma iyude network. To sani, en kamoro amora. Kaeto lokruok ma osebedo bende, en ni e simbewagi, wanyalo kata somo go, wanyalo nyaka puonjo godo ji, kendo wanyalo kelo mor. Omiyo lokruok maduong' osebedo e teknolojia ka.

Tiyo kod mbui, oseketo yot e dwaro oboke kaka mag nyuol, kend, kata mag tho. Nikech sani inyalo, kisejaso oteseka, gi gik moramora madwarore, to itero kama onego bed ni itero gie. To e ofise monego bed ni iterogie, to gitiyo gi masinde ka, ma gilosni otese ma idwarogo mapiyo, ma ok kau ndalo. To chon cha ne iyudo ni gigo kosendiki, to ichokogi, to iterogi nyaka e dier boma ma Nairobi koka ichako los gi kuno. Ne kawo ndalo mangény. To nyaka gi sani, an naparoni, gima sirkal onego otim en ni, oket, oket weche mag chudogi obed mayot. Ma kata ka, e aeto oketni ngáto nyalo timo gigi e simbe, ma ok ochuno ni nyaka odhi kamoro, kata e office moro. Koro en mana ni obed ni en gima inyalo tudori gi jatelo cha to keto seyi kanyo, to idhi kata e computer to igolo agola mari ma ok ochuno ni nyaka idhi e offisegi go.

Ndalo moko e kinde mag rusa, ne adhi konyo jonywolna doyo, to puothwa ne ni but aora. Koro bunge bunge moko bende ne nitiere, to ne an gi chir chieng'no nikech ne wangény e puodho. Koro wadoyo, wadoyo, bang' doyo matin, seche moko matin. To e puodho kama wadoyo ni, apo ka agoyo lowo, to ka atingó kweru ni, to thuol ema owuok e lowo kanyo. Ne agoyo uuwi, ne atengóra, ma nyaka wachna mag doyo ne orumo gi kanyo. Chakre chieng'no, pok achako gombo dhi doyo ndalo ma koth chwe. Ahero mana ni, kata ka adoyo to abed ni wan ji mangény, makata ka gimoro machal kamano otimore, to nitiere ngát moro manyalo konyi.

Somo miyudo e mbalariany, mar Kenya ber. Nikech sama ine mbalariany kanyo inenori japuonj, inenori gi japuonj ma puonji wang' gi wang'. To seche moko ka in gi penjo moro, gi moro machandi, tinyalo dhi ire, ma okonyi, miyud resruok e gima ne chandi cha. To somo mar mbui to ber mologi te, nikech e mbui ka, ibiro somo kata in mabor, ok ochuno ni nyaka ibed e sikul. Kendo iyudo ka e mbui ka, inyalo tiyo tijeni mamoko mi los kata pesa mar chulo fee no ka in oko to pod isomo. To e mbalariany kachacha chuni ni nyaka ibed abeda kanyo, ngát machielo ema nyaka chulni fee, nikech okibiyudo saa mar wuok, kendo dhi loso pesa oko. To somo mar mbui, ibiro timo gi gite. Ibiro somo e mbui, to pod ibiro tiyo. Koro gigi te biro konyi e wang' achiel.

Pacha en ni chenjo mag jamni to ber, en mana ni ok wanyal bedo gi adiera e chanjo matimore ni. Nikech e pinywa mar Kenya, gik moko osebedo katimore, ma ok dew ngima ji. Iyudo ka okel mo, kata okel sukari, bang' ka sukari ni osedonje chiro ma ji osetiyo kode, koka iwinjo ka Kampuni mar KEMSA wachoni, rangíny mar morno, kata rangíny mar sukarino ok ni kare. Omiyo ok onego bed ni itiyo kode nikech ok ober gi ngima dhano. Koro omiyo chanjo mikeloneji nono ni, en be onyalo bedo ni sani i iwacho ni ober, to bang' kinde moko iyudo ni okelo gik moko, kata tuoche moko maricho ne jamni. Koro an korka pacha, ne aneno ni, ngáto ka ngáto man gi jamni, odhi onyiew anyiewa jamni ne yiedhe, to otim ne chanjo gi kigin moloyo rito mar sirkal. Nikech okingéyo ni sirkal nigi wach, paro mane, kata nigi wach mane, e tok chiwo chanjo ma ichiwono.

Limbe maber mane atimo, ne en mar limo ot mar nyithi kiye, miluongoni children's home gi dho ngere. Ne wawuok e sikul, oyudo ka ne an e klas ma apar gi ariyo. Ne awuok gi nyithindo wetena, nikech ne wan ga gi chenro moro ma kochopo kinde moro to nyithindo timo ngwono ne jowetegi. Ichoko gima in go. Moko ne miyo, ne golo tissue miywerruok go, jomoko ne golo sabun, jomoko ne golo mo, jomoko ne golo pesa. Aeto jopuonjewa bende, ne medowa gik mane ok oyudore. Aeto ne kata ka gimiyowa gunia moro mar sukari, kata mo tedo, kata mogo. To gimiyowa yo mar wuoth. Gigolonwa bus, to wadhi wanenogi, wachiemo kodgi, watugo kodgi. To bangé no waduogo e sikul. Mano e limbe mane ber na moloyo limbe duto ma asebedo ka atimo kuonde mopogore.

An awinjo marach kuom koso tudruok maber e wach chula mar migingo e kind kiew mar Kenya to kod Uganda. Nikech, bedo ni gi osebedo ka laro kiew no, osemiyo oganda mangény owito ngimagi. Kendo osemiyo tulo obedo, dhano dhao. Aeto sama koko nitiere, kata sama chwanyruok nitie ohala bende ok nyal timore maber. Sama ohala ok timore maber, mano nyisoni omenda kata pesa maluorore ka ji timo ohala onge. Mano nyisoni dongruok bende dhi bedo piny. To ka po ni winjruok maber nitie, iyudo ka jo ohala ma Uganda, gi jo ohala ma kenya, nyalo timo ohala maber, kendo dongruok dhi bedo e kindgi, moloyo ka koko nitie. Nikech koko, tulo, kelo lal mathoth.

Telo mar jatend piny ma Migosi William Ruto, osebedo matek. Nikech oganda mangény osewito ngimagi. Kendo ok osebedo ka ochiko ite ne jok ma ywak mar jopiny. Iyudo ka kata seche moko ji odhi e ngányo, to ogolo chik kendo chik marach mar hinyo ji. Owacho ni mondo geng'ne ji kik bed gi ng'ányo, to e ngányo ka ema jo Kenya bende temo ni mondo ochwale gigo mahinyogi, kata gigo ma ok morgi mondo olokore. Mar ariyo, osebedo ka ongíyo mana kor ka kore, ka owachoni otemo ni mondo dongruok obede. Mondo omi oger ute ma nyasani, osebed kimuko ute mag ji, To sama omuk ute mag ji ni, iyudo ka samoro ngáto ne chulo pesa, mar ot miluongo ni rent, kata siling aluf achiel, kata siling aluf ariyo. To ka ogerne odni, idwaro ni ochul siling aluf abich. To siling aluf abichni, samoro tich bende oongego. Koro onego bed ni ongíyo mago bende. ka pok omuko ute mag jok ma odwaro gero negi ute ma nyasani gi.

Kido kod tim mar oganda ma gwengewa, rocho rit mar le mag bungu. Ka po ni gidonjo e bungu, ma gitongó yien, ma giwango, mano nyiso ni le moko modak e yiende mag mae bungu ka ok bi yudo kama gidake. Koro biro chuno ni gidar. To sama otong' yiendeni, yiende ema ywayo koth. Manyiso ni koth ok bi chwe, le mag bungu gi biro tho, to moko bende biro dar ma dhi kuonde machielo. Aeto iyudo ni kido mag oganda moko wachoni, mondo imi inenri ni in sibuor, nyaka ineg kit le moro mani e bungu. Kata ni mondo omi two moro ochang e dend ngáto, nyaka oti gi gimoro maa kuom le moro. Mano nyiso ni, odhi rocho ngima mar le mar bungu moro.

Mbui osekonyo e keto ayanga ngányo mag jo Kenya. Nikech saa moro amora ma ngányo timore, to iyudo ni jongányo giwegi, goyo picha, kao video to bolo e mbui kacha. To gimoro amora ka osebol e mbuil to landore, inene e facebook, inene e Youtube, inene kuonde duto, nyaka e twitter gini, koro olandore. Aeto, jo media bende, konyo mako tipo mopogore opogore, mag ngányo. To e tipogi, iyudo ka jomoko neno gi e simu kata nenogi e computer. Sama gineno gi ni, ginyalo record, ka gisemakogi e recording to gichak gibologi ei mbui kacha, omiyo weche mag mbui osekonyo ahinya e lando kata e keto ayanga weche mag ngányo.

Kembe mag Safaricom nyalo konyo e yor somo mar mbui e alworawa. Mano ka giduokonwa yo mar yudo data, kata bundles ma idonjo go e mbui, kik bed ni orumo mapiyo kaka osebedo ka orumo. Mar ariyo, kambi ni nyalo miyo ji simbe, kata ka gin mag chulo mos mos ka ngáto onge gi pesa mar chulo dichiel to okawo. To obed pesa moro ma ngáto nyalo yudo, ok en pesa moro man malo. To nikech ka ngáto nigi simu ma nyasani, to yot mondo mi osom e mbui nikech simbe ma nyasani no biro nyalo donjo e mbui.

Gik ma nigi lony, ma nigi geno ahinya e puonjo ma osemiyo jopuonjore bedo gi gombo mar timo gik moko, kendo bero somo, gin weche mag computer. Iyudoni sani, sector mar somo, oketo ji gi manyo gik moko e computer, kata gi tiyo gi simbe ma nyasani. Iloso gik moko e mbui, kendo gik ma kamagi ywayo nyithindo, kendo miyogi gibedo gi chuny mar somo. Kendo gibedo gi ngéyo kendo gimedo bedo gi lony e gigo ma nyasani. Momiyo ka giwuok oko, ka gi ae sikul to ginyalo donjo e ngima ma nyasani, kama koro okang' ma ngima oseketowae sani.

Anyalo konyo jaduong' ma dwaro mondo omak kom ne wuode e matoka, ni okwong ochul pesa madwarore mar rito komno mondo ngát machielo obede. Mar ariyo, onyalo kawo gimoro mane en go, kata ka en bag moro, to oketo kanyo. To koro ki, ka ngáto dwaro bedo to owacho ni "aa" mano nitiere ngáto kanyo. To kotimo kamano, to odhi yudo ka komcha, bedo kanyo ma ngáto ok obede, nyaka wuode no bi, ma bedie.

Gima omiyo ongád pi, en ni karu kanyo, osefweny ni nitiere jok ma yudo pi e tok chik, ma ok gichulo osuru. Aeto gidhi giuso ne ji bende pigno e bei ma malo. Koro mondo omi odwoknu go, nyaka uchop e kambi, ma undik dhogu, ma buge nyis ni usebedo kuchudo, ekoka dwoknugo.

Ka an kod luoro ni yiedhe ma ondikna gi laktar ok dhi konya, to abirodhi ir ja us yath, oko to amose. "Oyaore, to daktari ondikona yiedhe moko ka be gintie?" Ni e gintie. "To be kopogore gi magi, nitiere moko manyalo tiyo tich ma magi tiyo?" To onyisa ni nitie, kata onge. To kanitie, to abrodhi kawo machielo mopogore go mago, ma aparo ni nigi teko mohingo ma laktar ondikonago.